Asedhi e Kenya National Archives kendo ma gi e gik ma ne aneno. ne aneno picha mar Joseph Muirungi ,Joseph Muirungi ne vice president mokuongo mar piny Kenya. Kendo e National Archives ne aneno pichni ma opogore opogore pichni ma chon ma ong'aw e korot ma ng'iso historia mar Kenya ma chon. kendo ne aneno gik ma ochwe kaka simba, wi simba, wi mwanda gi gik ma opogore opogore. Kendo e Kenya National Archives kanyo nitiere, nitiere gik ma buge. Nitiere buge ma otingo historia mar jok ma chon ma ki idwaro ki dwaro mana gi moro ma ne otimore e kinde ma chon to idhi adhiya to imanyo e kenya National Archives kanyo, e buge go to iyudo. Kendo e Kenya National Archives nitie ,nitiere kar somo. Kanyo e ma jo historia dhiye to gi timo research mag gi.

Ngiepo mag mbui ber, nikech seche ma ingiepo e mbui to ok ng'adi pesa mang'eny mo oingo ki idhi golo pesa e duka ni idwa ngiepo godo. Ki idhi golo pesa e simo idwa ngiepo godo aching'to ing'adi pesa mangeny mar transaction, iluongo ni transaction cost. To ki idhi ngiepo mar mbui kaka buy goods and service ok ng'adi pesa mang'eny kendo ngiepo mar mbui ber nikech bang' ki isengiepo to message no dhi donjo e simbi. omiyi gi marach, omiyi chiemo ma rach tio inya duoko ne gi kendo itang ne gi message ma gi wil ni.

Moko kuom gik ma kelo lweny e ot en chodo. Chodo rach kendo ka dichuo kata dhako chodo to gi bi siko ka gi gwanre e ot kae nikech ok gi bi bedo gi kwe. Kendo gi ma kelo lweny e ot en kong'o ,iyudo ka dichuo mer, mer ma lich ma en ka odwogo e ot to oneno mana chiege ka picha ghasia. Mae ma gi gin gik ma kelo lweny e ot, ma en chodo kod kong'o, kong'o mi madho ma mero ji ni.

Ka adhi ng'iew rech e eduka, adhi ng'iyo kaka rech ni rom. Koponi adwa ni mondo jaduka ong'ad na bei mar rech ni. Ka en rech maduong', adhi miye pesa ma oromo godo. To ka en rech matin to adhi nyise ni mondo ong'ad na bei kendo omin na mondo omiya gi bei ma oromo godo kendo. Kendo gimoro ma adhi ng'iyo en ka rech ni owang'e koso ok owang'e. Ka en rech mowang' to adhi miye pesa ma oromo godo. To ka en rech manumu mapok owang' to adhi nyise mondo ong'ad na bei mondo abende ayudi kaka adhi ng'iew mo ma awang'o godo reja ni.

Ka acjhiewo go okinyi ma aseluokora ,ma alemo, ma arudho laka ,achwako chae ka asechwako chae to amiyo jo oda madho. Ka gi se madho chae ma gi tieko to agolo sende oko to ago dasta mondo ot obed ma ler. Ka asego dasta mondo ot obed ma ler to alwoko sende kendo aywe laro. Ka asetimo kamano kendo arito sa abiriyo romo kendo atedo ne gi chiemb sa abiriyo mi alwok sende, mi alwok nyithindo mi wabed ma ler. Mano kaka achako go odiechienga pile.

Ka ayudo pesa akaw atamalo piero abiryo mar pesa nani atimogodo ang'iew godo gik madwarore e ot kaka chiemo. Anyachulogodo stim a. Anyalo chulonegodo nyithindo school fees matin. Aito atamalo piero ariyo mar pesanani, en adhi kete e kungo. Adhi kunge. To atamalo apar mar pesa nanai adhi tere e kanisa kaka achiel kuom apar. Koro ka ayudo pesa na to atamalo piero ariyo ma akungo ni, en akunge akunga akunge akunga kendo ok agole nyaka chieng' moro mane obed pesa moro maber ma nyalo timo gimoro eka agole. Kendo okonya kabisa sama an gi emergency. To atamalo piero abiryo ni, en e pesa matiyogodo ka ayudo pesa e wi pesa mayudo. Kendo anyalo nyiew godo chiemo. Gik makamano.